Yore mag tudruok e aluora ma antie anyalo wacho ni ber nikecheh kuondego mag bank ma wakawe pesa, customers ma mawatiyo go gin jogo ma opuonj maber, kendo gin jogo mong'eyo deal gi jogo mang'iepo e bengi kuma gintie. Omiyo e bank kanyo kanyalo wuoye, to anyalo wacho ni winjruok mantie kanyo ber kendo jogo tiyo gi ji maber. Koro e gino ma anya gombo mondo keti e kuondego mwarite mondo timnua service. En ni wanyalo gombo mondo omedi kama wabetieno mondo obed maduong' nikech achiel, otin to jogo madwa ni mondo otim negi service ng'eny. Koro mano kelo thung‘ ahinya kama ji obetie. Mar ariyo, agombo ni mondo oket taya kuonde maji bete mondo ler obedie. Mar adek, ler mar aluora kuma wabete seche moko jadokga chien, koro wanyalo kuayo jogo mochung' ne kanyo omed ler mar aluorano. Ah moro kendo ma wanyalo gombo, wanyagombo mondo okir yath, yedhe go eko konyo kuom nego, kuom nego le go matindo makayo ji.

Anyawacho ni jotich kuma atiye, yorego eko ma jotich moko wuoyo gi jowetegi en ni ginyalo goyo ong'ue yamo ni jowetegi kendo mano kelo yo mayot e tudruok margi. Mar ariyo, yorno ero ma gitiyogo sama giwuoyo en ni ginyalo oro ote ni jotich wetegi kendo somo kendo winjo gigo mane gidwa wacho kanyakla. Yorno ero kendo magitiyogo en ni, ginya romo wang' gi wang' kendo giporo wach kanyakla mondo giwinjre go. Yorno kendo maginya tiyogo en ni ginya or barua kata wanyalo wachoni notice ma gitiyogo elando wechegigo kata sama gidwa wuoyo. Koro e seche ma gipimo wach moro to yorno eko ma ginya tiyogo en ginya loso romo kata galamoro to giromo to giporo wach kanyakla kaka jogo eko matiyo kamoro achiel. Kendo yorno kendo maginyalo tiyogo sama gidwa poro wach moro, ginya kendo gore ong'ue yamo kata ginya goyo simu mondo giwach wach magidwa wachono kamoro achiel. Yorno eko kendo maginya tiyogo sama gidwa wuoyo en ni ginya oro barua, kata giketo gimiluongo ni notice.

Anyawacho ni odiochienge ma jii nigi nyasi e gwengewa kuma wadake, kaka nyasi mar nyuol enni, chieng'no ma ng' ng'ato ka ng'ano oseng'eyo ni kochopo odiochieng' ma kamae to abro timo nyasi mar chieng' mano nyuola, to oloso ote kendo oorone jii mang'eny, nikech gimoro aila ni kidwa timo, to nyaka ibed gi, nyaka joli e yor mag pesa, kata mich mimiyi mondo icelebrate go chieng' mane onyuoli. Koro aneno ka thoth jii mang'eny oro ote ne jii kendo ikonye e timo gi achiel ario adek makonye chieng' nyasineno. Kata mago arus katimre e gweng' to ioro ote e kanisni, ioro ote e kwondego duto majii tuge, ioro ote kata e liel ni chieng' moro, ng'ani gi odiochieng' makamakama dhi timo arus, kendo jii iko gik moko ma idhi kowe arusno kaka mesa, jii iko lewni, jomoko iko dhok, kata inyaiko omenda kata pesa mikowo odiochieng'no kaka mich mimio ng'ano ma nigi nyasi. Koro manto kaka itime e gwengewa kocha.

Anyawacho ni kaka anyalo tudra gi osiepena, enni, wanyalo oro ote ne gin kuma gintie, mondo gibii gimanya, kata wanyalo tudre e yorno mar oro ote kitiogi ong'we yamo. Yorno kendo manyatio go enni anya loso nyasi moro, to anyisogi kaka gintieno gitee mondo gibii mondo warom kamorachiel, mondo wagoo mbaka ka wanyiero, kendo ka wametho, kendo ka waloso wechewa madhirowa kendo medowa wadongre.

Ka adwaro chiwo pacha ne ng'ato, makelone ber mokwang' iye, to yorego manyatiogo, komondi anyakwae thuolo koyie mondo achiw pacha mondi, to kok oyie to aweyaweya mayom kendo aya kanyo. Yorno kendo manyatiogo ma amiego paro mokwang' iye enni, anyatio gi example mara, gige manakadehe kendo kaka ne gino okelona ber kata kanokelona rach. Yorno kendo manyatiogo enni, anyalo mie suggestion moro kata anyanyiseni okanya okanya mie chike, anyamana mie paro moro monyatiogo nkech to kaneno ka iye wang' kendo kodwa winjo gino mawachone to aweyaweya mayom kamano mondo kik ich wang' moramora bede. Kendo yorno kendo manyatiogo anyanyse mana ik mabeyo. Kendo anya wachoneni kitimo ma, to mae dhi wuok, kitimo ma to mae dhi wuok, kiluwo gimawachoni ni, to idhi chopo makare. Okadhiwachone gik maricho kaka ni "kokitimo kamae to ka okdhidhi makare". Yorno kendomanya tio enni, anyang'eyo sechego makoro kochopo to aling', nkech samoro inyaga wuoyo nyading'eny tiwuyo kidhi mbele, kara ng'ato iye wang', kendo kata gik miwachonego okochiko ite kendo okowinj.

Yore go eko matiyogo e tuak, achiel kuom an yore mahero mar tuak en ni, aromo gi ng'ato wang' gi wang' to wawacho wach kamoro achiel to wawinjre e wach mwadwa wacho. Gimomiyo ahero romo gi ng'ato wang' gi wang' to wapor wach kamoro achiel en ni, sama iromo gi ng'ato to ibet gi thuolo mang'eny kendo in gi seche go mang'eny minyalero go gima idwa wacho kode kendo odhi winji matut nikech seche mudhi wuoyo go gin seche mang'eny. Mar ariyo momiyo ahero romo gi ng'ato wang' gi wang' kwadwa poro wach moro en ni, sama iwuoyo kode to idhi somo kaka dende chalo kendo idhi neno kaka o behave, to mano dhi mii ing'eyo ni kara gima awacho ne ng'ani ni odonjo, kose sama awacho ne ni to donjo gi ite koni to kadho gi koni. Mano e gima omiyo ahero romo gi ng'ato wang' gi wang' kwadwa wacho wach moro. Kendo mar adek momiyo anya hero romo gi ng'ato en ni, sama iwuoyo kode to ing'e ni uporo wach kamoro achiel kaka siri. To ing'e ni wach muwacho ji ariyo, mondo siri owugi modhi kamoro tek, moloyo wach muwacho kikadho kuom ong'we yamo. Wach kendo manyamiyo, momiyo ahero romo gi ng'ato kendo wuoyo wang' gi wang' en ni, sama iwuoyo kode ka un ji ariyo ting'eni en gi focus kuomi kendo gimiwacho no, e ma ong'iyo direct kendo ok o concentrate e wach moramora kendo.

Ber mar tiyo gi ngero e sechego ma igoyo mbaka pile ka pile en ni, igeng'o adwoke ma kae gi kacha nikech sama iwuoyo kata seche go ma igo mbaka gi ng'ato, to ng'ato neno ga mana ni seche moko giki miwachonego ok donjne, koro omanyo yorno eko monyalo kethogo mbakano. Mar ariyo, gima omiyo tiyo gi ngero ber seche go ma igo mbaka en ni ikelo dongruok mar timbewu kod kit u. e dho machielo wachoni ni culture. Sechego eko ma itiyo gi ngero sama iwuoyo, en ni ikelo dongruok mar language kata mar dhowu mar wuoyo . Mar adek momiyo tiyo gi ngero ber, en ni omedo mit mar story sama igoyo mbaka to ikelo kata ngero moro e wi gima notimre kata chon, imedo mit mar story no ,kendo imiyo jogo medo chiko itgi machiegni kuom gino ma iwacho. Ber kendo mar tiyo gi ngero en ni seche go ma itiyo gi ngero to imedo rieko ne joma iwuoyo kodgi nikech sama iwuoyo titiyo gi ngero, gidhibet gi paro matut e wi gima iwachono. Ting'e ni sama giparono, to obwongo gi medo dongre kendo gimedo winjo gima iwachono e yorno makare.